Nĩ kĩ arĩmi aingĩ mendete kũhũthĩra bataraitha ya DAP makĩhanda mbembe handũ ha kũhũthĩra bataraitha icio ingĩ cia kũhanda? Nĩ tondũ bataraitha ya DAP ĩtumaga mĩri ĩkorwo ĩna hinya na ĩkahota kũgucia irio wega, arabu nĩ ũndũ mũmera ũgũkorwo na hinya wa kũhũrana na tũtambi, na mĩrimũ, na ũgũkorwo wĩ mũmera wĩna hinya biũ, wa kũhota kũruta matunda mega, mbembe njega, na kĩro gĩtegũitĩka.

Tekinoronjĩ ya gũitĩrĩria irio maaĩ ĩcũngagĩrĩria atĩa wongerereku wa magetha ma irio. Rĩrĩa gũtarĩ mbura, irio ciaitĩrĩrio maĩ, cigĩaga na mweke wa gũkũra na ihenya, rĩu cikongerera magetha maingĩ, ma irio cigatũma magetha ma irio mongerereke.

Nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũhũthíkĩga harĩ kũrigita maaĩ kũhũthĩra mĩbango wa ũrigiti wa kemiko? tũhũthagĩra gakunĩko kamwe ka dawa ya kĩmĩko, tũgekĩra mũtũngi wa rita twendi o ri mũtũngi wa rita twendi.

Ta wĩcirie korwo maaĩ mongerereka maita meerĩ, ũngĩcenjia atĩa njĩra yaku ya gũtigĩrĩra ma gũitĩrĩria maaĩ itũngũrũ. Ingĩtema mĩtaro ya gũte maĩ, njoke njeherie mĩberethi ĩrĩa hũthagĩra gũitĩrĩria maĩ, nĩgetha maĩ matikarahe kou itũngũrũ-inĩ.

Ta wĩcirie korwo maaĩ mongerereka maita meerĩ, ũngĩcenjia atĩa njĩra yaku ya gũitĩrĩria maaĩ itũngũrũ? Ingĩamba ndeme mĩtaro, ya gũte maĩ, njoke hũthĩre mĩberethi ĩrĩa ndĩrahũthagĩra, nyambe ndĩmĩhinge, ya gũitĩrĩria maĩ, nĩgetha, maĩ matikarahe kou itũngũrũ-inĩ.

Gũitĩrĩria maaĩ na njĩra ya miberethi ya kwarwo thĩ kũri na moguni marĩkũ ũkĩringithania na gũitĩrĩria maaĩ kũhũthĩra macini ya kũhũra maaĩ igũrũ? Maĩ maitĩrĩrio na mĩberethi ya thĩ-rĩ, mũmera ũnyuaga maĩ, ũtekũnyuo nĩ mũmera ũngĩ wĩ ika wĩ ika ũmwe tondũ karima karĩa gathecetwo nathĩ karathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mũmera ũcio ũhandĩtwo nĩ mũrĩmi, namo maĩ marĩa ma igũrũ-rĩ, maitĩka thĩ-rĩ, mahũthĩkaga nĩ mĩmera yothe ĩrĩa ĩ hau, ĩgacungĩrĩria ria kũmera rĩ rĩiki.

Ũhũraga maaĩ atĩa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũgũnda waku wothe? Hũthagĩra mĩberethi ya kwara thĩ, nĩgetha mũgũnda wothe ũgĩe maĩ, na mũmera wothe ũhote kũnyua maĩ.

Nĩ njĩra ĩrĩkũ ya gũitĩrĩria maaĩ wendete mũgũnda-inĩ waku na nĩkĩ? Njĩra ĩrĩa nyendete nĩ ya kũhũthĩra, nĩ ya kwara mĩberethi thĩ, tondũ mũmera ũnyuaga maĩ wĩ woike ũrĩa ũhandĩte ũguo matinyuagwo nĩ mĩmera ĩngĩ.

Wũitĩrĩria wa maaĩ ũcũngagĩrĩria atĩa ũciarithania wa irio nyingĩ? Mũmera ũkĩheo maĩ, ũgĩaga magetha maingĩ, nĩũndũ nĩ ũraiganĩa maĩ na ũgatwarĩra, ũkagucia maĩ maingĩ marĩa matũmaga magetha maingĩhe mũmera-inĩ.

Pauses and read the question first

Nĩ njĩra irĩku ũhũthagĩra kũiga maaĩ mugũnda-inĩ waku? twenjaga kademu, tũgacoka tũgetha, tũkaiga na matangi, arabu tũkaruta rũĩ tũgekĩra madamu-inĩ maitũ